Mbere ya bengi ĩkũhe mũhothi, no nginya ũndũ wambere ũkorwo ũrĩ na kagĩna bengi-inĩ ĩyo, na gakorwo gakinyĩte karĩa maugĩte nĩguo makũhe mũhothi ũkinyĩte handũ hana. Wakerĩ no nginya marore, ũndũ ũrĩa ũrathiĩ gwĩka naguo mũhothi ũcio. Wagatatũ no nginya marore, kana no ũhote gũcokia mũhothi ucio hamwe na maciaro ma mũhothi ũcio. Wa gatatũ , wa kana rĩ, no nginya ũkorwo na andũ arĩa, ũngĩaga kũrĩha mũhothi ũcio rĩ nio magathiĩ gwĩtio

Ũyũ nĩ ũhandi wa mĩmera, mũno mũno mbembe. Na no ndirikane riita rĩa mbere kũhanda mbembe. Nĩ ndatururĩirwo mũno, batiĩ gũikia mbembe cigana harĩ gĩtina kĩmwe. Ũndúũwa keerĩ rĩ, gĩtina na kĩrĩa kĩngĩ, gĩbatiĩ gũtigana na makinya maigana. Ũndũ wa gatatũ, kuuma raini ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, batiĩ gũtigithania na makinya maigana. Wa kana, nĩ ndathumbũrirwo mũno nĩ tũtambi tondũ ndiamenyaga batiĩ kũhũra ndawa ĩrĩkũ. Na nginya mbaa, nĩ yathumbũrire mũno, tondũ ndioĩ, nĩ kũrĩ ndawa ya mbaa.

Maya nĩ mahuti, ma mĩmera, ĩrĩa tũhandaga. Twarĩkia kũgetha, twatara irio ikũmbĩ, nĩ tũtigagwo na mahuti. Mahuti macio nĩmo tũthĩaga, na no matũmĩrwo ta silage. No ũhe ng'ombe yaku, marĩ irio. Na o rĩngĩ, mahuti maya, nĩ mahũthĩrĩkanaga ta thumu. No ũcokie mũgũnda ũmaite, na nĩ magũtuĩka thumu, wa mũgũnda waku.

Haha tũragetha ũkĩ, kuma kũrĩ njũkĩ, ũgethi wa ũkĩ, tũtũmagĩra mwaki na ndogo, na gũkorwe kũrĩ ũtukũ kana kĩroko tene. Koguo ũkũoya gĩcinga gĩaku wakie ũnyitithanie gĩcinga nyingĩ ũthiĩ ũtogererie mwatũ-inĩ nĩguo njũkĩ cirutwo nĩ ndogo ĩno, njũkĩ ciarĩkia kuuma nĩrĩo ũkũoya ũkĩ, ũgethe na ũtware mũciĩ.

Rĩrĩ ti itunda rĩa kĩmerera, rĩrĩ nĩ nĩ itunda rĩũkĩte. Nĩ itunda tũrebundithia gũkũria, na nĩ itunda rĩna mbeca mũno, na nĩ rĩrakũrehera mbeca nyingĩ. Itunda rĩrĩ nĩ rĩega tondũ nĩ rĩrakũra ona kũndũ kũrĩa gũtarĩ mbura. Rĩreka wega mũno, kũndũ kũrĩa kwĩna gabura kanini, kana gũtarĩ gabura ona kanini. Kĩndũ gĩkĩ itunda rĩrĩ kĩrĩa rĩrabatara, no gũitĩrĩrio maaĩ, na kũrorwo, na kũrĩmĩrwo. Na rĩgũkorwo rĩgĩkũra. Gũtirĩ na tũtambi tũingĩ tũragũmĩra itunda rĩrĩ, tondũ ũrĩa ndauga ti rĩa kĩmerera kũguo tũrathiĩ o tũgĩthomaga ũhoro wa rĩo.

Ũyũ nĩ ũhoro wa ũbundi , ũyũ nĩ ũhoro wa gũkũra, rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ kwaja hena bendera ya Kenya ho, nĩ nyonaga atĩ bũrũri witũ nĩ ũrakũra bũrũri witũ no ũrathiĩ ũkũrĩte njĩra-inĩ ya kĩũbundi , na no wake maũndũ maingĩ mũno kana nĩ nyũmba kana nĩ barabara , kana nĩ ndaraca.

Rĩrĩ nĩ iembe, nĩ itunda tũkũragia mĩgũnda-inĩ gwitũ, na ah nĩ rĩrĩ mabata maingĩ. Iembe ũndũ wa mbere nĩ itunda nĩrĩrĩagwo rĩrĩ ta itunda nĩ mĩhĩrĩga yothe ya andũ, ciana na andũ agima. Ũndũ wa kerĩ, nĩtũ nĩtũthondekaga juici narĩo. Nĩũgũkora twĩna thota kana juici wa itunda rĩrĩ rĩa iembe.

Ũndũ wambere nyonaga kĩrathimo rĩrĩa ndona ndege . Aya nĩ atangĩkĩri a ndege-inĩ nio maroraga ũrĩa mũikaire ndege-inĩ kana mwĩ sawa kana mũtirĩ sawa. Nĩo mamũrehagĩra irio na nĩo mamwĩraga ũrĩa mũgwĩka na kũrĩa mũkinyĩte na kana mwĩ hakuhĩ gũkinya kũrĩa mũgũthiaga kana kũrĩa mũkumaga. Kũguo aya nĩ atangĩkĩri a ndege ĩĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ nĩ gĩthomo, na gĩthomo nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũgunĩte mũno, tũrĩ ta thĩ ng'ima, tũrĩ ta bũrũri, mũno mũno andũ a Kenya. Nĩ tugunĩtwo mũno níĩgĩthomo, tondũ tũĩragwo gĩthomo nĩ ũbungũro. Na ũtarĩ na gĩthomo, ndũrĩ na kĩndũ. Kũguo andũ aya anini nĩ tũrerutanĩria mũno, tũthome.